Kokwonik che chang kobunu chalwokik, kenyini kondoi kokwetab Pokot, icheket ko kikobar piik, kikobar mwalimoinik, kikobar lagokab sukul, kikobar piik ak koibe kiakikwai agoi ko makotindoi piik tuga anan ko nego.

Kot ka mii kasiit olimbo Nairobi aayokchin biikab gaa rapinik apoishen simet, awendi mpesa alipan rapinik kendenaiwo simet arook anyapir kityongon ayokte send money ayokchi biik che mi gaa rapinik konenyoru ipkocher kityo eng mpesa.

Ngot kowek kastomaiyat kweyonik cho kokaib wikit nekosirtoi amun sorotin alenchini mutyo amun kimaroo ale sorotin kweyonik chotok, ara ngawalun kweyonik che koraran siip che koraran.

Eng nyu ageere kapsafaricom, kapsafaricom koaldoi simoishek, kapsafaricom kokitinyei maswali chebo simet kotoretin, kapsafaricom koaldoi kadishiek kora ako rigistanun simcard.

Kingalali eng simet ak chorwenyun nekiwo olimbo Australia amache kityo anai tuk cheu olindo, atebe alenchini kiame eng oloto, kibunote nee eng oloto, karishek chebo matatu anan karishek cheu nach, akatebe tugun chechang akalechi ndasikchini anyo akine oloto bo Australia.